SHA en gino ma sirkal osegolo mondo okony oganda piny mar Kenya ni eyore mag thieth kendo anyalo miyo jok mamoko yo makare mar dhi kawo SHA. Inyalo dhi ekuonde matingni kuonde thieth kata Huduma Centre mondo mi iyud SHA maber nikech obiro konyo sama tuo kata weche mag del owuok to pesa onge. Okonyo mang'eny nikech thieth biro e yo ma beche tin, kendo okonyo jogo man gi yuto mapiny, kendo miyo ji ok yud pek eyore thieth kendo osekonyo ji mang'eny anyang'iewo ji biro mana dhikawo SHA e kuonde thieth kendo gikawe Huduma Centre gini igole nono ne oganda tee mar jo Kenya. Erokamano.